ĩĩ nĩndahũthĩrire bataraitha ĩyo, bataraitha ĩyo ndamĩhũthĩrire gwĩkĩra mbembe ciakwa, mbembe ciakwa kuma hĩndĩ ĩrĩa ndaciĩkĩrire, bataraitha ĩyo onakorwo ndĩarĩ nyingĩ nĩyateithirie mbembe ciakwa gũkũra wega na cigĩkũra cigĩte ciana njega mũno, tondũ ingĩ nĩwakorire cirutĩte mbembe igĩrĩ igĩrĩ, nanĩ ciarĩ mbembe ciarĩ ndungu mũno.

Aya nĩ maroneka nĩ atui a macani. Nĩ atui a macani maratua macani makuĩte ikabu kũrĩa maramatua, magĩikagia hau ikabu-inĩ. Ũũ nĩguo ũndũ twĩkaga kũrĩa gwitũ mũciĩ, tondũ macani, nomo matũheaga mbeca njega, na nĩmo matũteithagĩrĩria mũno. Nĩ maroneka nĩ marabuata karaini, he raini marabuata mathiĩte ũguo magĩtuaga nĩgetha moke ũguo macemanĩtie handũ hamwe.

Wĩmwega karani? Njũkĩte haha bengi-inĩ ĩno yanyu, nĩ babarĩ nĩ batarĩtio nĩ kũhoya rũni kuuma bengi ĩno yanyu. No, rũni rũrũ rũgũikara ihinda rĩigana atĩa? Nĩ mbeca cigana ingĩkorwo ngĩheo? No nginya arũgamĩrĩri acio arĩa batiĩ gũkorwo nao, nĩarĩa niĩ itarĩ. No indo icio ingĩ ciothe nĩkĩĩ kĩngĩbatarĩka? Indo ta kandi yakwa ya gĩbandĩ, ĩyo ndĩnayo. Indo icio ingĩ ciothe ndĩnacio. No arũgamĩrĩri acio ndĩraga. Ngwĩka atĩa?

Kĩrĩa twĩkaga mũgũnda-inĩ, rĩrĩa twarĩkia kũruta magetha, rĩrĩa twarĩkia kũgetha indo ta mbembe, mboco kũrĩa mũgũnda-inĩ. Rĩrĩa twĩ hakuhĩ kũ, rĩrĩa twĩ hakuhĩ kũhanda rĩngĩ, ũndũ twĩkaga twarĩkia kũrĩma mũgũnda, nĩ tĩri nĩwoyagwo. O gacunjĩ kanini nĩkoyagwo gagekĩrwo handũ, na nĩko gatwaragwo rabu gũthimwo, na kuoneaka kana nĩũbatiĩ kũrĩmwo kĩndũ kĩna mũmera ũna na ũna. Na hau nĩguo tũmenyaga ũrĩa tĩri ũcio ũhana.

Andũ aingĩ marutaga mbeca haha cia kũrĩa o mũthenya, na kũiga bamĩrĩ ciao wega. Tondũ, haha nĩndĩrona andũ makĩgũra nguo, na nĩharoneka hena mwendia wa nguo. Koguo nĩ kũhana kũndũ ta gĩkomba, kũrĩa nguo ici nĩ cia mũtumba cirendio. Haha nĩ umithio wa mũndũ, wa mũndũ, ona mũndũ na mũndũ. Nguo ici nĩ iria cikoaragwo ci njega, tondũ nguo ya mũtumba ndũngĩmĩringithania na nguo njerũ. Nguo ĩno nĩ nguo ikaraga mũno na nĩ nguo ĩngĩkũhe kahinda kaigana ũna kamũira ũgũrĩte nguo ĩngĩ. Na nguo ĩyo nĩ hinya mũno nginya ĩtarũke.

Wĩmwega mũrũgamĩrĩri? Niĩ njũkĩte haha bengi-inĩ ĩno yanyu, nĩ batarĩtio kũhingũra akaunti sacco-inĩ ĩno yanyu. Ĩ hihi no ũndarĩrĩrie, ndĩna, no ũndarĩrĩrie kĩrĩa batiĩ gũkorwo nakĩo? Na ndĩna ciũria igĩrĩ kana ithatũ. Ĩ no ũngĩrĩe nĩkĩĩ batiĩ gũkorwo nakĩo ngĩhingũra akaunti? Nĩ mbeca ciagana, nĩ mũigana wa mbeca cigana batiĩ gũkorwo naguo? Ĩ ngũheo rũni thutha wa thikũ cigana ũna? No nginya ngorwo na mũndũ ũranũgamĩrĩra nĩgetha ngorwo ngĩhingũra akaunti?

Magetha nĩmo macenjagia mũno tĩri ũngĩkorwo ũthamĩtio tondũ, niĩ ngũkorwo menyerete tĩri muna, na tĩri wakwa gũkorwo nĩ uthimĩtwo na ngerwo mũigana wa bataraitha ĩrĩa batiĩ gwĩkĩra na nĩ bataraitha ĩrĩkũ njega kuhũthĩra. Rĩrĩa ũthũkangĩtio na gũthamio, ingĩthiĩ na mbere gwĩkĩra bataraitha na gwĩkĩra indo iria njĩkĩraga mĩmera, mĩmera ĩyo ndĩkoragwo ĩ mĩega mĩrũngĩrĩru ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo.